Tijni itimo e yo makare ka itweyo dherino, alafu idwodo tiende machien mondo kik ogweyi. kisedwodo tiende machien, to igemo nyaroya mondo okwong odhodhi, ama kapok igemo nyaroya mondo okwong odhodhi, ikwongo ibedo gi pi mamor mor ma iluokogo thunde dhiang' mondo ogonyre kata mondo ogol uchafu mantiere irgi, eka imiyo nyaroya mondo odhodhi. ka nyaroya osedhoth, to koro inyiedho, inyiedho dhiang',kisenyiedho, nitie mo miwichoe thunogo sama inyiedhe. Kisenyiedho dhiang', kendo tichako ikelo nyaroya tochako dhoth, kendo ichako inyiedho kendo. Kisetieko nyiedho, to inyalo we nyaroya odhodhi koro. Koro chak misegolo kuom dhiang'no, idhi ichungo, mondo kik uchafu manowuok sami nini riwre gi chak, kokamano to inyalo chwako mondo kik chak kethre piyo piyo.

Gima biro e pacha ka aneno gini en winjruok ma jotendwa keto e kindgi mondo onya kwe ma e pinywa kae. Jotelo ka owinjore e kindgi to jok jolupgi jok maluwo gi kata jok ma gitelonegi nyalo winjo gik ma giwacho kata nyalo luwo gima gitimo, nikech jatelo ema nyiso jok ma gitelonegi gik ma onego obed ni gitimo. Ka winjruok nitiere e kindgi, winjruok be nitie nyalo bedo e kind oganda ma e Kenya wa kae.

Gima biro e pacha en ni luwo chike mag apaya sama iriembo e apaya. Luwo chike mag apaya ni sama iriembo onego bed ni iting'o ji adi kata ka in gi license manyiso ni nipuonjori tiyo gi apaya kata nipuonjori riembo. Mano nyalo miyo polis ok maki kata jok mochung' ne weche mag apaya ok maki.

Gima kelo mor kae en ni nyiroe korit gi e yoo makare to ginyalo miyo ginyalo dongo e yoo makare kok gibedo gi tuoche mopogore opogore. Kendo komigi chiemo to ginyalo dongo ma bang'e be gichak ginyuol ma gimiwa chak ma wamadho

Ka aneni gini gima biro e pacha en chiwo thieth e yo makare, e yo mowinjore kendo e yo manigi lony maber. Aneno ka jo chiu thieth madongo winjo jo chiu mapod nitiere kar tiegruok kaka onego obed ni girito jo tuo, kaka onego obed ni gichiwo thieth e yo maber, kaka onego bed ni giwuoyo ji ja jatuo sama gintie e kitanda mar midekre mondo kik gibed gi chuny lit.

Gimabiro e pacha en wach cham wach loso cham e yo makare. Cham kosegol e puodho to imoyo ma two. Kosetwo to isuse kosesuse to ikwore mondo yugi mantiere iye owuogi mamani kuoro cham mondo yugi owuog e iye, kosegol yugi e iye tichak imoye kendo mondo otwo e yo makare, kosemoye to iketone yath e iye ondo orite odag aming'a kik thuth donj e iye mondo orege okethe kapok oti kode.

Gima biro e pacha kaneno tijni en ni tiyo gi mbui iloso gige sirikal .Sirikal chiwo yore kakonego bed ni itiyo gi mbui ka itimo tijegi kata ka ichulo gi kata ka ioro kwayo mari e sirikal.